Sigana ma awinjo majo Nairobi, ni jonairobi nigi pesa mang'eny to mar ariyo, ka gin gi pesa ok gi bi dala nikech gichayo joma onge pesa. Mar ariyo ni Naroobi bor ahinya ok inyal chopo. Ka ka idhi Nairobi ibiro tiyo gi saa mang'eny e barabara e ndara nikech entie mabor ahinya to to sigana man mawinjo kendo ni ka idhii nairobi nyaka idhi idhi gi ndege ok inyal dhi gi mtoka mar ndara.

Mokwongo ahinya, kit mikayi okelo piny mar yath ahinya e Kisumu kaonti. Mar ariyo, sigana mar kit mikayi ne ochakore gi lwanda Magere, to mano nyisore ni jo Nyanza nigi sigana mamit, manyalo kelo piny mar yath, onyalo kelo welo moko manitie e kaonti mamoko kaka Nairobi, kaka Mombasa, kaka Meru kaonti, to gi kaonti mamoko, gibiro neno kaka tik mikayi nitie.

Ji machon nowacho ni kama Sondu Miriu nitie sani, ni polo nodakie kanyo. To mano en mirimabo nikech wang'eyo kama polo odakie. Wang'eyo kama Nyasaye odakie. Nyasaye ok odak e Sondu Miriu. Mano e sigana ma miriambo ma kwerewa nonyisi gi jomachon.

Sirikal mar Kenya oketo okang' mar ni jomang'eny yudo otiko mar dhi Amerka nikech ji mang'eny dwaro tich kuno. Kendo, ji mang'eny dwaro ni gimed somo ekar kospital.

Mokwongo ahinya, abiro nyiso jatenda erokamano, kuom miya tich ma atimo to atimo maber. Abro nyise nikech in, atimo tich maber. Imiya sa mar tiyo tijni, to igwedha ,to isemako bada nyaka sani. Mar ariyo, abro nyise ni amedora e mbalariany e kar tich ma atimo, to abiro miye satifiket maga mondo one kaka asetimo. Abro nyise be.ni asefwenyo kaka ji tiyo, to asefwenyo yore ma wanyalo tiyogo, mondo tijni odhi maber.